Gũthiĩ iria-inĩ, kwenyewe, nĩ ũndũ wa kũngenia tondũ nĩ ũndũ wa magegenia gũkorwo kwĩna maĩ maingĩ ũguo, ningĩ, ona gũthiĩ na gatarũ, wĩkĩrĩte vest ĩno ya gũkũgitĩra ndũkae gũkuwo nĩ maĩ ona gatarũ kangĩgũa nĩũndũ wa kũngenia mũno, tondũ hĩndĩ ciothe ũkoragwo ũrĩ ũndũ wa gũkũgitĩra mũtũrĩre-inĩ waku, ningĩ, thabarĩ cia gũthiĩ gũkũ maĩ-inĩ, nĩiokoragwo i njega tondũ, no ũhote ningĩ gũtega thamaki iria ũngĩhũthĩra ta irio kana gwĩkenia.